kore naa kore naa mbujetii eteknologia natii taata nkop naa ntoki natuwaa simu kore naa ana bujeti eteknologia taata naa tejusi oleng etupukwaa naa ntoki anaa nataa kitok tenkop elmaasai amu kore naa ana toki natuppukua tenkop elmaasai amu kore naa ana toki naa kore ntoki kitok naa lkijanani kore abaki lkijanani naa keitumia naa ninshe ana toki abaki aendelesha siasa notum abaki ailepunye atee keilepunye abakii ltoilo lenshhe amu keninguni naa ninshe tambaa napashpasha ooh aakore duake peatai mbaa duake nailepwa nopuo naa sii ninshe metiningi nopuo naa sii ninshe aaz metiningi naa taatua lmarei naa kore naa mbai kitok nailepwa taata eteknologia nayoloi oleng naa kainyoo naitayuu naa teknologia naa kore ntoki naitai naa mbaa kumoo tenkipirtee taaduo aah meata taaduo mbaa tofautitofauti naaku kajo taake nanu meata naa mbai nemeatai naa teknologia taake nayau